Ore barakinot naatipikaki peyie etumokini aibooroi engiminata oo nkishu ashu peenya inkishu ng'uesin naa keetuo irmaasae tenebo nepiki ilaleta sapuki loo nkishu peyie emookini aibooki inkishu nepiki sii inkishu ilnchokuti neaku Nena ibarakinot

Meesapuk enkariano eunore e cassava otenebo onkuashen naamepok amu meuni naleng oleng nena daiki tenekua kwapi oormaasi ore indaiki nauni oleng naa kuna kwashen naai ekawaida naanukari kake kiti eunore e cassava ashuu doi ninye metii pi otenebo naa nena naamelok

Ore ibaa aa ekaont naikenieki aa locked account naa aidim ninye atipika iropiyiani aiteru esiana dorrop oleng' ebaki enchata ometabai inkiek tomon neilep naa kepona ninye Nena ropiyiani etii Ina saving akaont neaku Ina barakinoto naaji eedip oltung'ani atipika ebolito Ina akaont.

Ore enkoitoi e kawaida temurua ang' tesiai enkiremore, na pepiki ilmong'i ilchambai nepiki ake nai oltarakita, ashu oltinkatinka, netur ailainisha, nedotu nkoben, nepiki enkima nai nena koben apejoo meiting'o nai tolchamba. Nebarakini aitobir entoki naji nursery bed ,neitokini ake nai a transfer nena seedlings ,te seedbed aaya olchamba kitok apuo aun. Neeku ntokitin e kawaida ake nai esiai enkiremore.

Ore sababu edukuya, naishoru ajo kanyioo panyorr ilomon oinosuni nai tenkutuk ai naning',naa kwamba kaidim nai aielewa pooki toki. Na katum nai ainining'o lelo omon pookin teguton amu kara naa kayiolo na inakutuk nagirai ainosunyie lomon. Ore eniare, na kidim nai ataa etaa enkisudoroto naitamanuni nai yiolounoto ajo kalo omoni eimakitae, neeku lasima ake nai piyiolou imbaa ashu inakutuk siyie teguton. Neeku kesidai oleng'.

Ore det natijinga inkopisini esirkali esiana naiteru ajo atijinga inkopisini euduma center ore naai ina kitengo naa kipirare esiai enkigerore e birth certificates enkigerore naai enkipande ompaka death certificates nagira apa aing'oru birth certificates naitoki siake aing'oru enkipande orkekun apa naiturayie enkipande natum nena retot toonkopisini esirkali

Ore isipitalini na keeta ereteto sapuk oleng' tolosho. Amu ore nabo na keng'as toi ninye arrip iltamoyia, amu ore na kiyiolo pookin, na ore isipitalini na esiai ebaare. Neeku eng'amu oltamoyiai isipitalini sapukin esirkali, nishoo irkeek, nerrid olotirridaki. Eh that's in patent. Nitokini nebaki olotabaaki out patient ,niipang' alo ang',neeta services e oishorita orkeek. Neeku kumok oleng ,ah imbaa naishoru isipitalini esirkali.

Ore entoki nayiolounyie olairemoni aa peyiolou inkotoi enkiremore na kegas ninye aku ore oshi empeku nashoruni na keeta aa inkoitoi nalimu eningo venye ninko piun ina peku nibukoki enkare nincho ake ore tolapa liare nidot olshamba, Nabo ina ore enkae are na kelimu ninye ilaitengeni lesiai enkiremore amu keeti iltungana airiak oisumate oleng neetasa practical kumok oleng niaku keyiolo ashu keyiolo nkoitoi enkiremore netum naa aitengena kulo airemok naa kutitik,

Ore nena apps enkisuma onkera esukuul, na keret oleng' inkera, amu me lasima peyie elo enkerai sukuul aisuma. Ata ninye kewarie, kiidim ake atabolo app ,niisum enkisuma duo nisumita, nintoki ake aiken app ashu ajo sinanu pilo ayiolou esimu. Kake eitelelek oleng' enkisuma, amu me lasima pilo adumu orbene alo mpaka sukuul. Idim ake aisumayu tewueji nitii. Tenaa ang',nisuma. Nitumia app enkisuma.

Ore nasari oosukuma, naake ing'asa aitobir enkiti bene enterit, ashum enterit milepu nibukoki enkare metashala inakiti wueji nijo piipik ina nasari oosukuma, nitum taa taata ayau empegu esukuma nibukoki inewueji aipaang'a, nibukoki enkare, nintobiraki enkare kila siku ning'ira aitautau inkujit pee mebulaki omilepu aaku nasari oosukuma naa kidip atubulu tinewueji nitransfai sukuma aaya olchamba sapuk.

ore tenintoor, account nashumieki iropiyiani o account naikenieki iropiyiani, naa kidimayu metaa ore account nashumieki iropiyiani neyau dupoto te saving e Kila nkolong'.kake ore account naikenoo iropiyiani, ashu locked account naa ekincho dupoto naji long lasting ebaadae naa tenilotu aitau nena iropiyiani etushumate,, naa ketii point interest, naa keponari nena ropiyiani te bank .neeku kaidim atejo account napikieki iropiyiani naata dupoto sapuk alang' eda nashumieki.

Ore imbaaa ning'or ashu niduaaya peeyie itum atushuma iropiani te mbengi naa peeyie iyolou sii ajo kaa beng'i enare nishumie iropiani. Nabo, ing'as ayiolou ajo kaa beng'i naata interest sidai paa keshuku faida e kuna ropiani nishumita. Ore enkai naa, niing'as aing'uraa esiai embeng'i naa keata entoki nikijo M- Banking niidim aitumia ake aitayu iropiani inono ashu itushuma iropiani inono aitumia esimu ino metabaiki embank.

Ore temurua ai, na keng'asa aku keetae ilaleta loji lo ng'uesin. Ashu empaak. Na ore inewueji na ninye eshumieki ng'uesin, erripieki peyie metum aipang'u agira aponu ang'eliki ng'uesin eang'. Arashu toi jinye iltung'anak pemeeri. Nitoki si aku keetae iltung'anak oji le linakipirta o ng'uesin. Iltung'anak oas ninche tesiai erripoto o ng'uesin, iltung'anak ake ooji renjai. Na kerrip sinche ng'uesin lelo tung'anak, nemitiki iltung'anak ear ing'uesin, nibooyo pemeshula si ng'uesin weramatare nkae.

Mekiti entumoto o sipitalini temurua ang' amu ketii ildakitarini kumok tekunoolong'i. Neteshetshetaki kulie sipitalini ake naji ne levels, one level two level three. Na penyo me nena sipitalini eji ne kaunti. Neeku kesidai, ketumito iltung'anak ebaare, meteleku nake kuna olong'i kutik naigoma ildakitarini le sirkali. Neeku nena olong'i epong' iltung'anak ebaata. Amu ilo oltung'ani nikijokini eikomate duo ildakitarini. Neeku mitumoki na ashomo ainepu amu metii isipitalini nenolong'i teni strike.

Ore oramatie loo sipitalini kutiti, naa ore pee eyiolou sipitali ajo enoto iltamuoyia arashu iltung`anak pookin ebaare, naa keeta int imbukui naaji ine records ashu ninye ake kepiki database ake aa nena records atua computer. Niaku keitodulu ake ajo eewuo ele tung`ani orkekun oje, nebaki emoyian naje netum irkeek neigerokini sipitali orkekun oje, niaku keetae records. Pee etumokini aatusu aatusujai ajo kenoto poki ng`ae ebaare.

Ketii ilomon oipirita siasa oipang'utua, aiteru ninye tena wiki pookin egira amanaa isiasani meta oltung'ani lemetii enkesha enkukuo natio o larin inkalifuni are o tiktam opishana. Ore nanu te emurua naing'ua, egira ilkijanani ang'oyana kumok eyeu olorika le MCA naa te nkumoyu oleng amu meeta oltung'ani lemeyu siasa, ore lekwa alotu olorika esiai lolbungei, naa sapuk ake sii enkesha olorika olotu, neaku ketii ake ilomon otoning'oki oipirita siasa.

ore ipirta nai tenjoto ai naa kajo, ore inkiremore e apa nimeninye naata dupoto oleng' alang' ene taata amu ore taata naake ketii imashinini kumok oleng'. Kesapuk esiai e machinery, so, eeku ore machinery output kesapuk naake kelelek esiai amu indim oltung'ani ayau oltrakita nitur olchamba, ore naa tiapa naake kiti inisaia oo mashinini neeku kegol esiai enkiremore kake ketelelia tenakata tenijoipimanisha wenapa natulusoyie.

Kore entoki naitelelek esiai enkaji napudakino iltung'ana aare, naa ake tenepik iltung'ana entoki apa najo ilashumba duty roster ore duty roster naa namna nai naigeri ajo ore tata na iyie oisuj enkaji, ore te metabaiki nayer siinanu shai, ore dama akeyie naa toonkulie saai e afternoon neyer likai tung'ani lunch ore akeyie teipa, neyer likai supper nepiki nai imbarakinot te mbuku nalimu pooki ng'ai ajo kanyoo eas taata na kanyoo eas taisere.

ore te ministry e biotisho, ministry of health .naa kajo nanu ninye naigero iltunganak kumok oleng taata tele ari. tenakop naa ekenya eimu naa, ildakitarini kutitik kulo nurses, ishorutua inapasini neme kutik. netipika nurses ashu ildakitarini isipitalini pookin tele ari ikenikenaki. naai eku neeku kidim ataa Ina ministry ake ebiotisho naigero iltunganak kumok taata tele ari.

Ore eunore naitamanari, na aibelekeny empeun niun tenarishata. Ore nai matejo terishata natulusoyie nituuno irpaek, ore tenkae rishata nalotu arsahu ore tenkae unore nalotu niun impoosho. Neeku ina eunore naitamanari. Na ore entoki naisaidia eunore naitamanari enkiremore olchambai kutitik, na kitobir enterit. Kitobiri enterit na kesidanu enterit oleng' neeku kenyor idaiki pookin enitamanari. Eneuni taata paek, neuni inankae mpoosho, na kebulu aitobiraki amu kesidai enterit.

Ore imbaa nisuj pee itumoki atabolo account e benki, naa keng`as aaku lazima pee iyata iyata enkipande e Kenya, metaa naa ibala ajo ira registered teina kitoiwuoki te kenya niata larin ootuluso larin tomon oisiet. Niaku lazima pee iyata ake sii ninye enkardasi e KRA pee itum naa atayiolo ajo ira oltung`ani ake sii le Kenya olakita tax. Ore enkae bae nifaa niyata naa kenare niata nkardasini inonok pookin e loan tenaa iyata esile ashu miata.

Kore sirkali edijitali naa ninye ana neyau enkitumiata ya accounts naji E-citizen. Naa kitelelia sirkali e digital siai pookin te ntung'ana nenyanak amu edim oltung'ani ang'uaru aa tusuja, etalalu enkisaidiata ee sirkali atumia internet ,nijing naa iye account ya sirkali nijo E-citizen, nidim atuibira ata ninye driving licence o nkaridasi aware aware. Nidim atuibira birth certificate o nkaridasini ake pooki ata ninye ng'iorunoto enkipande.

Ore eunore e atua inkishu pee epasha we eunore olchambai sapuki, naa njere, ore eunore eatua inkishu naa irkutik shambai ake euni naa ore nai endaa oleng' naturini tine wueji naa enaitumiai ake too ng'ang'itie mitokini aapuo aamir amu ilchambai kutitik neeku enkiti daa ake itau lelo shambai. Kake ore ilchambai sapuki, naake keuni oleng' itumia toi ninye mashinin sapuki amu euni ilchambai sapuki neyauni ilorin neya endaa nepuo aamir. Neeku sapuk esiai olchambai sapuki eunore naa kiti eniatua inkishu.

Kore amu me embae nalelek teneo enkaji kewarie enooshi kata dei ninye ingira airura, naa kore naai te nanu naake meeta inikunakino shumata te emabati. Nimira taa ninye efundi ore naaji eningo asiokisioki as an immediate naa kaing'as nindurie eruat if at all kitaokio naa niining naa ajo kitaokio eruat ningutie ake eruat kidogo neo ine wueji neo halafu kore tadekenya niimpotu olfundi meitobira.

Ore kuna akaonti neeta dupoto makeon, neeta dupoto napaashipaasha amu ore akaont esimu, naa kisaidia oleng' amu mee lazima pee ibaki embeki piilo aitau iropiani indim ake aitau iropiani itii enitii ing'ira aitumia esimu ino. Ore akaont e benki, naa keshum iropiani nai kuna e saving ashu ropiani ning'ira apik locked account peyie itum aitumia tenkata naje etoponate nena pesai neeku nai indim aitau ataramatishore.

Ore olelatia lai nikiimaki imbaa kumok oleng', aiteru imbaa eramatare, imbaa eunore, imbaa esiai e serkali, maendeleo, nekiimaki ake sii nai maendeleo aang' maate nai piiyolou ormoruo ajo kaingira maisha aikunari, kamaa nai tenitum erasarato naje, kaa biashara naiindim ataasa, naake kiimimaki imbaa naaret iyiok maape dukuya olelatia.

ore enaikotenaisiajayie boo ai naa kang'as aing'oru osilasha, nadung' nkujit metodoropa, naitoki ake asotu oltaka napejoo tee, tewueji nepejorieki oltaka ore ake naaji kuna kujit doropu naoru irkiku metaa naaji kidimayu naa keeku metii irkiku, nisiaja, doropu irkujit ,naun irkiek naas entoki najo lashumpa, eeh prooting, nagira adung'dung' irng'osil loorkiek omisiajau boo ai neeku naa kenare ake peetonieki

Kitejo naaji ore account e Ecitezen naishooyie serkali naa kaindim anoto nkiasin kumok oleng' naai naisho serkali iltung'anak eimu esiai e Internet, amu indim ainepu enking'orunoto enkipande ino, enking'orunoto e Passport nilotie nkuapi eboo, enking'orunoto e Driving license, wenking'orunoto ake e Certificate einoto mpaka ninye indim mpaka ataasa entoki najo lashumpa registration e SHA naai esipitali e kuna baa naishoru serkali.

Ore nkera esukuul amu esiana onkera uni, neeku ipik ake endaa enye a hotpot ,arashu olikae bakuli oirowuaje endaa. Nishum endaa onkera uni, enkipimata ake o sanini uni endaa ake kitii kiasi, kipimo kiasi ,nitaany nena kera. Nishum ake nai te kabati ,pemejing' ah olchafu nemejing' labda irng'enche. Ore ake peponu nena kera na ketum aetu aitayu ainosa eing'ua sukuul.

Ore nanu tenainyototo na kang'as naipang' na ang'as aisuj inkonyek ake, nalo ayier breakfast. Ore ake paidip ateyiara shai etedekenya, naok naipang' nalo esiai. Ena rroyo esiai Ore ake teipa nashukunye naitoki ake naisuja, naiyeng'yeng'a, naidim adipa esiai inoolong'.

Ore eunoto enkitamanaroto naa kaiun endaa naje enarishata, ore inankae rishata nalotu niun enkae tofauti. Naa kelio tenakata ajo ore eunore olnyanya nintamanaa ore teina kae rishata niun nkuashen, naa keeta faida nabo sapuk, amu keng'as aaku ore ng'uesi opa naanya ilnyanya teniun nkuashen ejito ninche keanyu ilnyanya peenya naa nkuashen nauno, nemuta amu menya ilnyanya neeku faida nabo ina ore sii enkae naa keitobirr enkulupuoni oleng'.

Ore ereteto niomonu na pishuk esimu, ashukoki oltung'ani apa likitimiraka, olamirani le simu, na ishuk etaa enkardasi naji warranty ,na ore inardasi, na kakigerokini pa teneeta esimu enyamali naata, nidimayu peyie ishuk nikipoi aisho enkae simu, ashu kipoi aitobiraki. Neeku iya ake nai inasimu tenebo oina darsi warranty ,nilo alo ainosaki oltung'ani inanyamali naata esimu, arashu olamirani le simu, na ipuopuo ake ainining'uno nikincho enkae simu ashu kintobiraki ina.

Kitelelek esiai e dijital oleng' iasat esiai e sirkali amu eeku tenilo ninye piitum embaata, naake kibung' imashinini esiai pooki nagira aindelea neeku eneponu ilopisaani le sirkali piing'uraa imashinini, naa keyolou esiai ajo egira alo dukuya amu kore tiapa naake igeri ake ajo kitabaa iltung'anak esiana nmeetai nai ina uhakika sirkali kake ore tenakata naa kelelek amu kitodolu esiai e dijital entoki pooki nagira aiendelea.

Ore enkoitoi sapuk naai niindim atusuja oltung'ani peyie itum atoponai ropiyiani, naa kaing'as ayakikisha ajo itabolo biashara, nintoki ake naaji aing'oru esiai nias iata biashara naloito metaa ore egira ake biashara ayau ropiyiani niyata ake kulie ropiyiani naimu ai oitoi. Ore ake naaji peelalau ina biashara, nintoki ake abol enkae metaa kumok inkoitoi naimu ropiyiani, peyie itum atipika yieunot inonok amu kisapuk eramatare neeku iyieu ropiyiani nipik esiai esukuul, iyieu ropiyiani enkae ramatare pooki endaa, nkilani nyoo.

Kegira technology ayau eretoto sapuk oleng' toondarasani oo enkisumu pooki te elulung'ata, egira aitelelek enkisuma oonkera te enkaraki intokiting' nijo laptop, computer naa ketumoki ataas ninye ake remotely etii iwuejitin neetii, amu kisaidia ina technology tenakaraki ninye esiai naijio ina oomashinini.

Kaikilikuanishore olainy'iang'ani tenkuton naaliki ninye ajo kainyioo enyamali naata ninye, kaaji simu eyieu, kebaa nai matejo aa storage esimu, ke ilainini aja eya esimu, naa kesimu ke five G,ke four G. Naikilikuan olainyaing'ani le esimu aa nena kilikuanat pookin peyie aatum aishoo orkilikuai nayiolou enyamali naata ninye ashu naaji kaaji simu eyieu.

Ore naai enaidim aikuna tenelotu Corona nayieu ake neesa pooki toki niyieu te esiai ooropiyiani aa ore ake naai cssaving apa natushumushuma nang'as aitumia ina, nalakie kulie bills arashu naaji ake nayau metaa ine matumizi amu ore naa esiai e Corona niboo oleng' imbiasharani peemepoito. Neeku ore ake pee aata ewueji natumie soft loan naidim ake ayawa peyie iendelea imbiasharani ainei kawaida.

Ore imbarakinot niindim oltung'ani ayawa iunito olchamba lino, aa iyieu nintushul indaiki naapashipaasha tolchamaba, naa akaing'as ayiolou ajo kebaa napasini nipik tialo aa ee embeu nabo oo tenkae, nitumoki ake sii naaji ake atayiolo kakwa moyiaritin eng'arr kuna kaitubulu arashu kaai nai inko teniindim aipalilia tenabo, naa ina naaji naitobiraki amu ore olchamba oitushuli indaiki aaun tenebo naa kitelelek naa keya space kiti alang' eneuni naaji maanaabo niun naaji niindim atuuno ilchambai saidi obo ashu aare.

Tenijo ailinganisha enkiremore e apa o ene taata ashu enekuna olong`i, naa ketinyikayie enekuna ololng`i aata technology sapuk nagira aitumia. Neeku sapuk oleng enkisampuare arashu enkesare ol enkiremore ekuna olong`i alang eniapa. Niaku kaidim atejo ore enkiremore e taata naa ake ninye naata dupoto sapuk alang enkiremore eapa.

Ore enaaa peeitinyiku serkali isipitalini embaare aitinyikaki irmaasai pooki naa kelelek elototo esipitali amu mintoki alo isaai adoru arashuu ninye nkolongi amu ore tiapa naa kedumuye oltung'ani indiim ashomi esapari naado ashomo aing'oru embaare kake ore kuna olong'i naa keidim aitumiya ildaikani tomon neeku itabayie dispensary ashu sipitali nilo. atum embaare tesiokinoto.

Kore golikinot naimaa oleng sirkali te siai edijital, naa kore masai edijital na ketumi oleng mukuralini. Naa Kejo ng'utuk e lashumpaa hackers .Naa kedimaa aikesesa arashu kidim ainoto enkilukoi sapuk oleng le pesa e sirkali netumia neinea internet .Neeku naing'ulita taatai sapuk ejiraa sirkali ajo kincho ntung'anak lenyenak siaitin eimu internet arashu dijital.

Keimaki iltung'anak ajo sipitalini oolopeny nabakisho alang' ine sirkali, aake eta iltung'anak endamunoto ajo ore sipitalini oolopeny amu italakuni iropiani adoru naake sapuk embaare. Naake ketii tadoi lotejo taa neas ina survey, naa kidimayu ataa neja etiu amu ore ina e seirkali keji keyiataa ilaasak lesiai. Ore sipitalini e sirkali, neji itokini ajo keya nigoma, nitokini sii ajo keya neilo metii ildakitarini openy, ketii oloishoo kewon leave ajo sinanu. Neeku sipitalini oolopeny enyor iltung'anak ashom oleng' alang' ine sirkali.

Kitangamutua ,kitangamutua ilomon oipirta siasa tena wiki naa keimakita ilomon aajo egira orais le Kenya aibelekeny ile ilaretok loo ministani aa ps permanent secretaries naa ketii inkarn naa tolimwoki aajo eishooki esiai ebaya iltunganak ile tena wiki naa nena kibelekenyat kitoningo etolimwo aa naa nena kopisin aadoru naa enkibelekenyata naipirta isiasani ashu siasa.

Akalo nabaiki ina murrua ,nilo nai ningamaa ninche ninkilikwan nena keeta ai wueji natum ashom arashu ninye eidim sirkali nejing atua neisaidia i facilitate esiai enkae kiwanja napuo ashet peyie elam orkeju peyie meya enkare netum ashom aendelea biasharani enye ,nepuo aramat ingwesi enye, neitalam okeju peme peimeinyal ninche enkare arashu ilo orkeju nena manyisho enye

Kaisilig kuna benkii kutitik amu, ore ake si enetiu sinche kuda sapukin, kishooyo ake sinche kuna kutitik loan. Nakishooyo loan napashipasha. Nikijokini ketii loan ebiashara. Kidimi atiaki ketii loan esukuul, niidim ashomo atalaaki nkera school fees ,nitumie ina loan. Na keeta ake sinche na elaare dorrop enaa kuda benkii sapukin. Neeku kisiligayu ake sininche, netiu ake sinche enaa kuda sapukin.

ore eunore naji eunore yeatua nkajijik, naa entoki naji greenhouse. naa ore paa sidai eunore tenana ajijik arashu greenhouse naa kemitiki oleng, idaiki enya enkolong' amu kingial enkolong' idaikin nibooki enkop. naa kidimayu peyie ibirunye. enaa keisho edaa eitu itobiraki, keisho naaji te kiwango dorop neme enaduo nagirae aitarajia, kake ore pee epiki atu inaduo ajijik, naa kemitiki enkilong'.naa kepuku edaa sapuk tolchampa.

Ore inchilinkini nashukokini ah change tenaidip enkinyang'a, na kashum ake tebene ai paitoki ake aitaa nematumisi, arashu kaata ake enkiti account nalotu ake naitadoki, kake tenaa coins duo nai oleng',naing'uaa tine. Kake ore noti nashum ake tebene alafu, naitumia ake tonkulie matumisi ainei e badae. Arashu napik toinye ai deposit neeku mpesa.